Nĩ ngereire mathĩna maingĩ mũno rĩrĩa ndĩrarĩithĩria ngũkũ ciakwa handũ ha gwakĩra nyũmba ngaciĩkĩrĩra waya. Kuona ngũkũ no ĩrekie na itumbĩ rĩu no rĩũke rĩkuo nĩ kĩndũ kĩngĩ ũtakũmenya. Onacio ngũkũ nĩ ciũkaga cikahurio nĩ rwĩgĩ na cigatuĩka cia kũgĩa mathĩna, kana ona mĩrimu ĩgakorwo ĩĩ mĩũru mũno.

Maũndũ ma bata nĩ waki wa ciugũ, kana ciaga cia ngũkũ, na gũcithondekera handũ hega, na ngũkũ icio cigakorwo ciakĩirwo na gĩkĩro kĩa kĩrĩu, na ũtheru wa igũrũ mũno, kwona ngũkũ ici nĩ cikarĩte handũ hega, handũ hatheru na handũ hatarĩ na maũndũ moru. Na ngũkũ ici no citwĩke cia kũruta matumbĩ mega kana matumbĩ maingĩ ona akorwo nĩ cia nyama no cikorwo na nyama ĩrĩa ĩkinyanĩirie ikĩro.

Ũyũ nĩ ũhũthĩri wa thimũ, kana ũhũthĩri wa ngenda cia kĩrĩu, ũrĩa ũteithĩtie ciana nyingĩ harĩ gũthoma maũndũ maingĩ, na kũmenya maũndũ mega makĩhũthĩra ngenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia kĩrĩu. Ciana ici nĩ ituĩkaga cia gũthoma na thimũ ici, kana ona kwĩrorera indo cia kũmohĩgia rĩrĩa marerorera nyamũ ĩno, thimũ ino.